ore entoki nagira aasa tenewueji naa kadolita orpayian otukuse oleng ogira aitodolu map eseuseu nalulung'a aa nchere etii enakop africa, etii south america, North america, Asia yani inkontinents pookin neaku ninye ogira aitodolu tenewueji elelek egira aimaki imbaa oloing'ang'e ashu imbaa dakeyie napashipashari enaa imbaa e climate change naa ore tening'orr ele tung'ani injio doi kisume oleng niaku ninye taa nanu adolita tenewueji oltung'uni otukuse oleng naa kajo oltung'ani ng'en oisume niaku ninye adolita tene.